Kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makawa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ ũrĩa thirikari cia county cikoragũo cigĩtũhe motungata ithuĩ ta andũ ene na magakorũo magĩtũtungatĩra wega. Rĩu haha ũ ndĩrona tarĩ wabici ciagũka kũoya marũa magũciarũo kana wabici cia gũka kũoya marũa ma andũ arĩa mahurũkĩte. Motungata maya nĩmakoragũo me mega nĩtondũ woka haha nĩũkoragũo ũkĩnengerũo marũa mau.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ, andũ mokĩte kũĩrorera nyamũ cia gĩthaka na kĩrĩa ndĩrona makĩrorera haha nĩ cimba. Na gũka kũĩrorera nyamũ cia gĩthaka gũteithagĩrĩragia bũrũri nĩtondũ nĩmakoragũo makĩrĩha mbeca harĩa kĩingĩrĩro-inĩ nĩguo mahote gũka kũĩrorera nyamũ ĩno na mbeca ici nĩ cikoragũo cigĩteithĩrĩria mũno gũkorũo cigĩkũríia bũrũri ũyũ witũ. Na ningĩ nyamũ cia gĩthaka nĩcikoragũo cikĩigũo handũ hamwe harĩa andũ metegũbatara gũkorũo magĩcietha kũndũ na kũndũ rĩu wabatara kũona ta okorũo nĩ hiti nĩ ũkũmĩkora handũ na okorũo nĩ ta cimba ũrĩa tũrona haha nĩũgũkorũo ũkĩmĩona haha.

Kĩrĩa ndĩrona haha nĩ andu metereire gũkorwo makĩamũkĩra motungata ma bengi. Makoretwo mabangĩte raini haha, nĩguo ũrĩa ũramũkĩra motungata, kwa ihinda rĩrĩ, akorwo akĩehera, nĩ guo ũrĩa amũbuatĩte thuta akorwo akĩingĩra. Bengi nĩ ĩkoretwo ĩkĩtũhũthĩria maũndũ ma wĩigithia wa mbia na nginya wĩigithia wa indo ingĩ. Na nĩ guo ũkoragwo ũtongoretie bũrũri-inĩ gũkorwo ũgĩkorwo ũrĩ wa mbere, harĩ wĩigithia-inĩ wa mbeca.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ndĩrona mwana wa mũirĩtu, na mwana ũyũ aikarĩire mũithikiri, na nĩ ndĩrona taarĩ gũĩkenia arekenia na njĩra ya gũtwarithia muithikiri ũyũ nyũmba-inĩ, na tuge tokorwo aciari ake matimũhete kanya kau ga kuuma nja gũthaka na ciana iria ingĩ nĩ ũndũ wa tokorwo rĩera, kana gũkorwo akĩũmĩra kũu nja, na njĩra nĩ ĩronekana nĩ ĩmũhete gĩkeno mũno nĩ tondũ nĩ arahota gũkorwo agĩĩkenia ye mwene.

Maũndũ ma bata marĩa ndĩrona haha nĩ atĩ, ndĩrona macini ĩno ĩrĩa nĩ ya laptop, ĩrakorwo ĩkĩheana motungata ma gũkorwo ĩgĩcabithia karatathi, na motungata mau mangĩ marĩ macini ĩno ya kompyuta ĩkoragwo ĩgĩka. Ningĩ nĩ ndĩrona nĩ ĩraheana motungata ma gũkorwo ũgĩcokia kĩgĩna harĩ thirikari kĩa mũcara waku, na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa mandĩkithĩtio haha karatathi-inĩ gaka.

Kĩrĩa ndĩrona haha, ndĩrona ikundi igĩrĩ, na gĩkundi kĩmwe nĩ kĩa kambuni ĩno ĩ haha yandĩkĩtwo haha REREC, na acio angĩ ndĩrona tarĩ arutwo. Na andũ aya a kambuni ĩno mokĩte cukuru-inĩ ĩno kana tuge kũrĩa makoretwo magĩtũngana tokorwo nĩ kĩũngano-inĩ. Makorwo makĩmonia ũrĩa kambuni ĩno tarĩngĩ ĩkoretwo ĩkĩruta wĩra wayo, na arutwo aya nĩ makoretwo tarĩngĩ mena wendi wa gũkorwo makĩmenya maũndũ maingĩ megiĩ kambuni ĩno, nĩkĩo makoranĩte haha nĩ getha makorwo makĩmũkĩra motungata, na mawatho, na tarĩngĩ gĩthomo kuongererwo nĩ getha makorwo makĩmenya ũrĩa kambuni ĩno ĩrutaga wĩra, na tarĩngĩ makĩrĩkia cukuru kana no mahote gũkorwo makĩũngana na kambuni ĩno.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ndĩrona tarĩ arutwo, na arutwo ayũ nĩ maronekana makenĩreire mũno gũtũmĩra macini ĩno ya kompuita, na tarĩngĩ maratũmĩra gũthoma rĩrĩa me kĩrathi, kana tokorwo maragĩtũmĩra hĩndĩ matarĩ kĩrathi, na motungata maya ma kompuita nĩ makoretwo makĩrehwo macukuru-inĩ nĩ thirikari, kana kwendekithirĩrio kũrehwo cukuru-inĩ nĩ thirikari, nĩ tondũ nĩ megũkorwo makĩhũthia mũno maũndũ ma gũthoma, tũtigũkorwo tũgĩkorwo tũkĩandĩka mabuku-inĩ, tũgũkorwo tũkĩandĩka kũu kĩrĩa, kompuita-inĩ, na ningĩ nĩ ĩgukorwo ĩrĩ ũhũthũ gũkorwo ũgĩthoma nyenda-inĩ, nĩ tondũ kĩrĩa gĩothe tũgũbatara tũgũkorwo tũgĩkĩona kũu.

Haha ũrĩa ndĩramenya nĩ Uhuru wa Kenyatta, na nĩwe warĩ mũtũngoria wa bũrũri wa Kanna bũrũrinĩ wa Kenya, na nĩguo kuma mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ nginya ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ, na baba wao nĩwe arĩ mũtongoria ũrĩa warĩ wa mbere wa bũrũrinĩ ũyũ wa Kenya.

Kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ, kĩhumo gĩakwa kĩa irio, nĩ mĩgũnda, ya kwĩrĩmĩra, kana mĩgũnda-inĩ ya andũ. Na ningĩ no ngorwo ngĩruta irio, thoko-inĩ, kana matuka-inĩ, no ciĩhokerwo nĩ atĩ rĩrĩa ũrakorwo ũgĩthiĩ thoko-inĩ, ndũgũkorwo ũkĩaga irio onokorwo nĩ na, mbei ya igũrũ, na ningĩ mĩgũnda-inĩ nĩ ngũkorwo ngĩĩrĩmĩra kĩrĩa gĩothe ndĩrabatara.

Irio iria cia ũguni handĩte mũgũnda-inĩ wakwa nĩ waru, na waru cihandagũo na gũkorũo ũkĩenja mĩtaro ũgacoka ũgetha mbegũ, mbegũ ya waru, wacoka wenja mĩtaro ũga ũgekĩra bataraitha kana thumu ũgacoka ũgekĩra waru kũringana norĩa ũgũkorũo ũgĩkĩra ũgacoka ũgacihumbĩra na tĩri ũtarĩ mũingĩ nĩgũo igakorũo igĩkũra. Waru nĩ ikũraga kahinda kanini mũno ta mĩeri ĩtatũ kana ĩna, waru nĩ ĩkoragũo ĩgĩkũra rĩera-inĩ rĩrĩa nĩ atĩ rĩtirabatara riũa rĩingĩ na rĩtirabatara maĩ maingĩ. Na irio ingĩ handĩte nĩ nyeni, nyeni nĩ cikoragũo cikĩtũmĩka o hĩndĩ mĩtũrĩrei-inĩ itũ tuge nginya no ta o mũthenya o muthenya. Kũhanda nyeni nĩgũkoragũo gũgĩbatara ũgakorũo ũhandĩte tũta, tuta wa nyeni iria okorũo nĩ matharũ gwakahinda ka ta wiki igĩrĩ ũgacoka ũgaciruta rĩu ũgakorũo ũgĩcihanda mũgũnda-inĩ wega citaganĩte kana oũrĩa ũgũkorũo ũkihota nĩgũo cikorũo cigĩkũra, na nyeni nicikoragũo cigĩikara, ta matharũ nĩmaikaraga mũno mangĩkahoha kana mangĩgakũa.

Okorwo nĩ indo ta mbembe na mboco, arĩmi nĩ makoragwo rĩrĩa maciruta mĩgũnda-inĩ, makoragwo magĩcianĩka riũa-inĩ nĩgetha cigakorwo cikĩũma. Magakorwo magĩciruta mĩcakwe-inĩ ĩkorwo nĩ ta mbembe icio, na mboco magacihũra. Magacoka magaciruta mahuti rũhuti rũu rũkoragwo mbembe-inĩ na mboco-inĩ. Magakorwo magĩciĩkĩra ngũnia-inĩ, na magacihumbĩra wega. Magacoka magaciga thitoo-inĩ handũ homũ hatarĩ na ũgumu kana maĩ. Na okorwo nĩ indo ta nyeni rĩrĩa makorwo magĩcuruta mũgũnda-inĩ kana matunda, nĩ makoragwo magĩcithambia na magaciga handũ homũ, handũ hatarĩ na maĩ kana wĩigũ, nĩguo citigakorwo cigĩthũka naihenya. No okorwo mũndũ ena ta macini iria cikoragwo ciĩ hehu ta fridge no wĩige matunda maku na nyeni ciaku kũu, nĩgetha cikorwo cigĩikara kahinda karaya.

Rĩrĩa ciana cĩaheywo iria, irio iria cĩagĩrĩire kuma cirĩ nini, nĩ cikoragwo cikigĩa mĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, na cigako, mĩĩrĩ yao ĩgakorwo ĩgĩkũra na kĩringana na ũrĩa ĩrĩa yagĩrĩire, na magakorwo magĩkũra wega, na mena mwĩrĩ mwega, na ciana ici nĩ cikoragwo ciakũra citikoragwo cikĩgĩa kana cigĩtũngana na mĩrimũ kwa, gwa kaingĩ, na cia tũngana na mĩrimũ ĩno, ciana ici mĩĩrĩ yao nĩ ĩkoragwo ĩkĩmagirĩrĩria nĩ gũkorwo mĩĩri yao nĩĩkoretwo na hinya na nĩikoretwo cigĩkorwo cikĩhota kũhũrana na mĩrimũ ĩno. Ningĩ, ciana nĩ cikoragwo igĩthakara mũno rĩrĩa ciakorwo cikĩrĩa, cikĩrĩa irio irĩa ciagĩrĩire mwiri-inĩ wao.

Haha kĩrĩa ndĩrona kĩrathiĩ na mbere nĩ mũciari na ciana ciake makenete. aah Mũciari ũyũ tarĩngĩ akorwo akiuma wĩra na arehera ciana kĩndũ, haha metha-inĩ haronekana tarĩ tũmatunda ũguo, kana kĩndũ kĩao gĩa kwĩgagũra kana gĩa kũrĩa. Na nĩ makenete mũno nĩ gũkorwo mamuona, na maikarĩte thĩ nake aikarĩire ũrĩrĩ, na nĩ maronekana tokorwo nĩ kwaria mekwaragia, tarĩngĩ mũciari ũyũ nĩ aramahe motaro kana kũmaganĩra ng'ano nĩkĩo marorekana makenete ũguo.

Nĩ gũkoragwo na bata gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ tondũ rĩrĩa wakorwo ũgĩkenerera hamwe na mwana waku, nĩ ũkũragia ngwatanĩro na mwana waku agakorwo akĩhota gũkorwo agĩũka kũrĩ we na thĩna, na ningĩ nĩ akoragwo agĩkũenda makĩria na akenda ũndũ ũyũ. Na rĩrĩa mwakorwo mũgũkenanĩra hamwe, nĩ mũkoragwo mũkĩeheria meciria harĩ maũndũ marĩa marakorwo makĩmũthumbũra maica-inĩ manyu. Na ningĩ, mwana ũyũ nĩ akoragwo agĩkũra akĩmenyaga no ũkorwo ũgĩkenerera hĩndĩ na hĩndĩ.